Andũ aya tũrona haha nĩ atongoria a kambuni igĩrĩ ngũrani. Kambũni ya mbere nĩ Automobile Association of Kenya ĩrĩa yũĩkaine ta AA of Kenya. Kambũni ĩno ĩteithagia andũ nĩguo makahota kũmenya gũtwarithia ngari kana mũndũ akamenya ũhoro wa ngari yake, ũrĩa abatiĩ kũmĩrora na ũrĩa abatiĩ kũmĩtwara na urĩa mabatiĩ kũmenyerera andũ aria angĩ barabara-inĩ. Kambũni iyo ĩngĩ nĩ ya CIC group ĩno nayo ĩteithagia kũhe andũ insurance ĩrĩa ĩrũgamagĩrĩra ngari ciao, tũge ta rĩngĩ ngari nĩ yathiĩ yacemanĩa na mũtino barabara-inĩ, kambũni ino ni ĩteithagĩrĩria mũndũ gũthondekithia ngari yake kana angĩkorwo ngari iyo nĩ ĩthũkĩte mũno nĩ mamũteithagĩrĩrĩa kũgũra ngari ĩngĩ. Haha maraheana certificate ta ũrĩa maũma semina-inĩ nĩgũo mahote gũkorwo marĩ kĩndũ kĩmwe

Ũndũ ũrĩa ũngĩndeithĩa niĩ ndĩ ta mũrĩmi gũkinyaniria matanya makwa ma ũrĩmi nĩ atĩ, ũndu wa mbere no nyenje borehole kana ngenja ndemu ĩrĩa ĩrĩheaga mũgũnda wakwa maĩ hĩndĩ ciothe nĩgetha mĩmera yakwa ndĩkanome. Ũndũ wa kerĩ nĩ kũgũraga bataraitha iria njega, na iria cihetũkĩtio nĩ thirikari nĩgũo mĩmera yakwa rĩrĩa ndamĩhanda na rĩrĩa ndamĩhe bataraitha ĩgakorwo ya gũkũra na ĩkahe magetha mega. Ũndũ wa gatatũ nĩ kũmenyagĩrira mũgũnda wakwa na kũroraga tĩri wakwa ũria ũhana hĩndĩ ciothe nĩgetha rĩrĩa ndahanda mĩmera gũtikanagĩe mũmera ona ũmwe ũngĩũma nĩ gũkorwo tĩĩri wakwa tĩ mwega. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ gũkora atĩ, nĩ ngwetha mĩgũnda kũndũ kũrĩa kũrĩ na tĩĩri mũnorũ nĩgũo ndahanda mĩmera yakwa ĩgakorwo ya kũhe magetha maĩngĩ. Ona ringĩ nĩ kũhanda mimera ĩrĩa ĩngĩndeithĩrĩria niĩ ndĩ ta mũrĩmi gukorwo nĩ ĩrahe mbeca nyĩngĩ tondũ rĩrĩa ndahanda mumera ũcio nĩ ũrahe magetha maĩngi marĩa ingĩtũmĩra kũrũta mawĩra maingĩ namo.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ, nĩ arutwo arĩa makoragwo macukuru ngũrani ngũrani. Arutwo aya nĩ makoragwo magĩthomithio nĩ arimũ ao, na rĩrĩa marĩkia gũthomithio nĩ arimũ ao, nĩ makoragwo makĩheyo igeranio iria mekaga rĩrĩa marathiĩ kĩrathi kĩu kĩngĩ. Igeranio ici cikoragwo igĩthondekwo nĩ anene arĩa makoragwo marũgamĩrĩire mathomo, na igeranio ici ciĩkagwo mũico-inĩ wa mwaka, kũrĩa arutwo aya mekaga igeranio ici, nĩgetha makahota kuoneka kana nĩ manyitĩte kĩrĩa mwarimũ akoragwo agĩthomithia kĩrathi-inĩ na kana no mahote gũthiĩ na mbere na mathomo mao. Rĩrĩa mũndũ eka kĩgeranio ta gĩkĩ, mũndũ ũcio nĩ metagĩrĩra result ciao, iria makoragwo makĩheyo thutha wa mweri ũmwe nĩ rũhonge rũrũ rwa mathomo. Hau nĩho mũndũ amenyaga kana nĩ agũthiĩ kĩrathi kĩu kĩngĩ kana nĩ agũcokera o kĩrathi kĩu ararĩ.

Kĩndũ kĩrĩa kĩheaga mbeca mũgũnda-inĩ wakwa nĩ gũkorwo nĩ ngoragwo ngĩrĩma gĩtũngũrũ. Gĩtũngũrũ nĩ gĩbatarga ũmenyereri mũnene nĩgũo rĩrĩa ũgakorwo ũkĩgetha ũkahota gũkorwo ũkĩgetha kĩndũ kĩega. Ũndũ wa mbere rĩrĩa ndĩrahura gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩ ndĩkĩhuraga na njira ya ũmenyereri na rĩrĩa ngũkorwo ngĩthondeka ciito harĩa ngoragwo ngĩita gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩ thondeka gĩito kĩũ kĩrĩ igũrũ hanini nĩgũo mbegũ cĩakwa ona rĩrĩa mbura ĩngĩtũa kũũra mbegũ cĩakwa itingĩkuo nĩ maĩi. Ũndũ wa keri nĩ ngoragwo harĩrĩirie mũgũnda wakwa wega nĩgũo rĩrĩa ndarũta gĩtũngũrũ kĩũ ciito-inĩ nĩ ndĩgĩtwaraga mũgũnda-inĩ na rĩrĩa ndĩragĩtwara mũgũnda-inĩ ũcio, mũgũnda ũcio ukoragwo ũrĩ mũrĩme wega na ũgakorwo ũitĩtwo thũmu nĩgetha rĩrĩa ndahanda gĩtũngũrũ kĩũ nĩ gĩkũhota gũkũra naihenya. Ũndũ ucio ũngĩ, nĩ njitagĩrĩria gĩtũnguru gĩkĩ maĩĩ ihinda kwa ihinda nĩgetha gĩtĩkanae kwaga maĩĩ na nĩgũo gĩtikahũke. Ũndũ wa mũico, nĩ ngũragĩra gĩtũngurũ gĩkĩ bataraitha na nĩ batalaitha iria cihetũkĩtio nĩ thirikari na bataraitha ĩrĩa ĩhũragwo gĩtũngũrũ kĩrĩ gĩika.

Andũ ethĩ a Kenya nĩ mahĩmbĩirie gũkorwo maingĩrĩte mwena-inĩ wa ũrĩmi na andũ aya nĩ makoretwo makĩonjorithia mbeca ciao thĩ-inĩ wa ũrĩmi, nĩ magũraga mĩgũnda, magacoka makagũra mbegũ iria makoragwo makĩhanda tuge nĩ ta mbegũ cia mbembe kana mboco kana ona itũngũrũ. Rĩrĩa mahanda irio ici mĩgũnda-inĩ, nĩ macimenyagĩrĩra mũno makĩria nĩgetha rĩrĩa magakorwo makĩgetha magetha mao, magakorwo makĩona baida nene. Rĩrĩa mbeũ njĩthĩ yaingĩrĩra thĩ-inĩ wa ũrĩmi, nĩ makoragwo matiganĩte na ũhoro wa kũnyua njohi kana o na kũnyua bangi, ũrĩa ũkoragwo ũingĩrĩire thĩ-inĩ wa mbeũ njĩthĩ nyingĩ Kenya-inĩ.

Mĩtaratara ĩrĩa ndũmagĩrĩra rĩrĩa ndĩrarĩma, ũndũ wa mbere nĩ thiaga ngarora mũgũnda kũrĩa ndĩragũra, mũgũnda ũcio nĩ thiaga ngarora tĩri ũcio kana no ũikare ihinda inene rĩrĩa ndĩrarĩma irio ciakwa nĩ gũkorwo nĩ kũrĩ kũndũ kũmwe kũrĩa tĩri ũtangĩhota gũkũria irio na njĩra ĩrĩa njega. Ũndũ wa kerĩ nĩ hotaga kũrora kana kũndũ kou ndĩrenda kũrĩma kana kwĩna maĩ maiganu nĩgetha ona rĩrĩa gũtarĩ na mbura, kana rĩrĩa kũrĩ na ihinda inene rĩrĩa gũtarĩ na mbura, mũgũnda ũcio kana ndemu ĩyo no ĩhote gũkũria irio ciakwa na njĩra njega, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ thiaga ngagũra bataraitha iria cikinyanĩirie ikĩro, iria thirikari iheanĩte na ĩkauga icio nĩcio cikinyanĩirie ikĩro, na bataraitha ĩyo nĩyo ndũmagĩra nĩguo ngahota kũrĩma irio ciakwa wega.

Ũndũ wa mbere ũrĩa ingĩtara mũndũ nĩ rĩrĩa arathiĩ kũgũra mũgũnda kana rĩrĩa ararora mũgũnda ũrĩa angĩhanda irio ciake, nĩ abatiĩ arore kana tĩri ũcio nĩ mũnoru, kana no ũhote gũkũria irio ciake. Ũndũ wa kerĩ, kou kũrĩa arenda kũrĩma nĩ abatiĩ kũrora kana kwĩna maĩ maiganu marĩa rĩrĩa akorwo akĩhanda irio ciake, maĩ macio no mahote gũkũria irio ciake kuma kĩambĩriria ngĩnya kĩrĩkĩro. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũringana na gĩcigo-inĩ kĩrĩa aragũra mũgũnda ũcio kana kũrĩa arahanda irio icio. Nĩ tũĩ icigo nyingĩ, nĩ kũrĩ kũrĩa irio imwe cikũraga wega na nĩ kũrĩ kũrĩa kũngĩ irio citakũraga wega, kũguo kũrĩa arathiĩ kũhanda irio ciake, nĩ abatiĩ akorĩrĩria kũrĩ andũ arĩa makoretwo magĩikara kou, kana irio icio arenda kũhanda, no ikũre na imũhe magetha maingĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ okorwo mũndũ ũcio ndarĩ hakuhĩ na mũgũnda ũcio, nĩ abatiĩ agakorwo akĩandĩka mũndũ ũrĩa ũrĩmũroragĩra irio ciake, nĩgetha agakorwo atĩ irio ciake no irakũra wega.

Mahinda marĩa nyonaga ma kũhurũka rĩrĩa ndarĩkia kũrĩma nĩ mahinda marĩa makoragwo ndarĩkia kũrĩa ranji, tondũ ũrĩmi wakwa ndĩwambagĩrĩria kuma thaa igĩrĩ cia kĩroko ngarĩkia thaa mũgwanja cia ranji. Kumanagia na hau nĩthiyaga ngethamba nĩguo ngorwo ndanogoka mwĩrĩ. Ngacoka ngoya mabuku marĩa makoragwo na tũrũgano twa kũngenia kana tũrũrano twa kũnjanjamũra. Nĩthomaga ibuku rĩmwe kana mabuku merĩ. Ndarĩkania na gũthoma mabuku nĩ hingũragĩra tibii yakwa nĩgetha ngakorwo ngĩona ibindi iria cikoragwo cirĩ kũu, na ibindi ici imwe nĩcikoragwo cia kũnjanjamũra iria ingĩ nĩcikoragwo ciakũndeithia gũkũra kĩmeciria. Kana oho nĩthiyaga ngetha ibindi iria cingĩndeithĩrĩria ũhoro-inĩ wa ũrĩmi. Nĩguo rĩrĩa ndacoka mũgũnda-inĩ wakwa ngakorwo ndĩna ũmenyo makĩria wa ũhoro wa kũrĩma. Na rĩrĩa mũthenya ũyũ ũngĩ ndathiĩ mũgũnda-inĩ ndikoragwo ndĩna meciria maingĩ na nĩ ngoragwo ndĩ mũnogoku.

No hũthĩre ũrĩmi ũrĩ njĩra ya kũhe bamĩrĩ yakwa irio tondũ rĩrĩa ndĩna mugũnda wakwa no hande irio mĩthemba mĩingĩ no hande mbembe kana mboco kana warũ kana ona itũngũrũ. Irio icio ndahanda nĩ njokaga ngathiĩ ngacigetha ngoka ngarũgĩra bamĩrĩ yakwa ona kana irio icio ningĩ no ndĩciendie kũũ mathoko-inĩ kana kũrĩ andũ o kuu gĩcagi-inĩ gĩtũ nĩgetha mbeca icio ndona nĩ ngũcoka thiĩ ngũre indo iria itangĩoneka kuu mĩgũnda-inĩ nĩgũo ngahota kũhe bamĩrĩ yakwa irio. Ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga nyone mbeca makĩria na mbeca icio nĩ iteithagĩrirĩa maũndũ maingĩ

Njĩra iria mũndũ angĩhũthĩra nĩ nyĩngĩ mũno. Wambere, no ũtũmĩre tũratathi twa ngaamũ tũrĩa wohagĩrĩra mũmerainĩ ũcio wa nyanya nĩguo tutambi tũrĩa tũgũka tũkomanĩrĩra hau na nĩ ũgũcoka ũhote gũtũrũta. Njĩra ĩyo ĩngĩ, mũndũ nĩ athiaga agrobeti-inĩ, ũkagũra bataraitha kana ũkagũra ndaawa iria ĩhũragwo tũtambi tũu, ũgoka mũgũndainĩ waku nĩguo ũkahota kũhũra mĩmera yaku na nĩguo tũtambi tũu tũgakua. Ũndũ ũcio ũngĩ, mũndũ nĩahandaga kana ũkoha nyanya ciaku na maratathi nĩguo tũnyamũ tũrĩa tũgũka twaigua inegene rĩu rĩa maratathi tũkahota kũũra na nĩguo tũtigathũkagie mĩmera yaku. Ũndũ ũcio ũngĩ , no woe Prastĩki ũgacioherera mũmerainĩ nĩguo tũtambi tũtigakinyĩre matunda macio ma nyanya. Ũndũ ũcio ngi wa mũico, mũndũ nĩ arĩmagĩra mĩnera ĩyo ya nyanya nĩguo tũtambi tũrĩa tũngĩkorwo twĩhithĩte nakũu tĩĩrini tũkeyumĩria ũkahota gũtũũraga kana tũnyoni tũkahota gũkorwo gũka tũkĩoya tũtambi tũu.